Ore temurua ai anadaa, naa meking'as ninye aun katukul. Amu kitanyamal iyiok esiai enkare, neeku naa mikgira yiok aun ena daa pii tolchambai lenkop ang'.